Elenyolu ochobto mungaret en countit akee konyolu otindoi chepkondok asikokimit mungaret nenyunet ak ko nyolu oker olee chang biik chemii countit inoton, noton kotoreton asionyor aliikab tukuk ak kokimit ak kobarait mungaret nenyunet ak kora konyolu oker olee olondoi mungarenyun ko kararan ak kokochin biik koker kolee miten tukuk choldoi anendet, ak kora konyolu oker biik chekororon alaa oliik chebo kila betut sikobiit kokimit mungaret nenyun, ko choton ko ortinwek chokere olee ikimite.

Bokomonut kokonor chito rabinik chechik en benkit sikokochi inendet chepkondok tuten en kasarian ak kora okere olee oreet akenge noton neimuch korib rabishek chebo chii asimachor chorik, ko noton okere olee kosorunokse chii, oreet akee kora neimuchi kosich chii lan kobesen chii chepkondok chechiket asikonamen mungaret nenyinet, yekakonam mungarenyin koimuch kowekta en kasarian ko choton okere olee ortinwek cheimuch kora kotech emet ngamun wendi koboishen serikalit chepkondo choton.

Kararan kotinye chii account nebo mungaret ak nebo mokutik sikobit kokochi inee kolee tian chepkondok chekakoum chebo mungaret ak kora kokochin inendet konai kolee tian mokutik chemokyinge inendet, ak kora ikochin inendet kot konai kolee kiim mungarenyin anan yoche kotokosom chepkondok alak chenyo konyumnyumite mungaret nenyinet ak ikochin inendet asimoboishen chepkondok cchechiket en oreet neyaa ak ikochin inendet sikobos moutik chemokyinge inendet, noton okere olee bo komonut kibesho account nebo mungaret ak nebo mokutik.

Rutetab biik kotindo kelchin neoo en borwek chebo biik, toreti chii asimanam mionwokik cheterter ak wendi kokimite borto nebo chii, ak kora koribe inendet en mionwokik chemengechen cheimuchi konam bortanyin ak kora koribe inendet simochut mionwokik cheuu koristo cheimuche kongem bortanyin ak kora kotoreti chii ndo yoon kowo chito emet akee ako ko manamnge ak emonoton kotoreti inee kokimit bortanyin, kochoton okere olee kelchin chenyorchinge chii yoon kokirut inendet bortanyin.